Eeeh, kae gima anyalo lero aneno ka nitiere miyo achiel togi joma wuoro ariyo kae. To kae en kar kano, olembe, olembe ma osaikore maber koro ikano ka mondo kik kethre. Ema ineno ka gitingo gima ikete oleme go kasto ng'ama nigi iye no kete eiye kanyo mondo kik okethre. Mano egima timore kae